Mbica ĩno nĩronekana wega, ũyũ nĩ ndagĩtarĩ wa, maũndũ megiĩ ũciari, nĩaronekana wega kũmana na mĩbira ĩrĩa ĩ metha igũrũ ĩrĩa ĩhũthĩraga ĩhũthĩkaga mũno kũmana na kwĩgitĩra kumana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na, kũonana kĩmwĩrĩ, na ndagĩtarĩ ũyũ nĩaronekana agĩtarĩria mũtumia ũngĩ ũhoro wĩgiĩ njĩra cia kwĩgitĩra kumana na mĩrimũ ĩrĩa yũkaga kumana na kũonana kĩmwĩrĩ harĩ andũ, na aramũhe advice nĩgetha, ahote kwĩgitĩra, kumana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na kũonana kĩmwĩrĩ.

Ndona ũndũ ũyũ kĩndũ kĩa mbere gũka hakiri-inĩ ciakwa nĩ ũtwarithia wa ndege. Gĩkĩ kĩarĩ kĩroto gĩakwa kuuma ndĩrĩo mũnini. Nĩ ndendaga mũno gũgatuĩka bairoti, no o ũrĩa ndĩrathiĩ na mbere na gĩthomo noguo maũndũ marathiĩ magĩcenjagia. Tondũ hĩndĩ ĩyo mũndũ oigaga nĩ ũkwenda gũgatuĩka mũtwarithia wa ndege tu kumana na mwĩcirĩrie waku. No thikũ ũrĩa cirathiĩ na mbere noguo mũndũ arathiĩ na mbere na kwĩmenya makĩria, ũkĩmenyaga mahinya maku na kũrĩa ũtangĩhota. No ĩno nĩyo yarĩ kĩroto gĩakwa kĩa mbere. Na KCAA nĩyo njũi nĩ thukuru wa ũthomithania wa ũtwarithia wa ndege na no o makoragwo makĩ manaji ndege cia Kenya na macukuru mangĩ mothe ma ũtwarithia wa ndege.

Mabataro maitũ ta bũrũri tũti iganĩtie tondũ nĩ kũrĩ andũ amwe mĩena-inĩ ĩtiganĩte ya bũrũri wa Kenya arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa. Angĩ nĩ maragĩra, angĩ magatindĩra na nĩ tondũ gũtirĩ na irio. No tũngiuga nĩ kuongerera umithio witũ wa irio, ũguo nĩ kuga thirikari nĩ ĩbatiĩ kuoya makinya ta kũgũithia bei ya bataraitha. Na ũndũ ũngĩ thirikari ĩbatiĩ gwĩka nĩ gũteithia arĩmi ha kinya nĩ mawĩra mamwe ta ndawa cia mĩmera, na mũno mũno gũtiga, na mũno mũno gũthondekera arĩmi barabara ciao nĩgetha makahotaga kuumĩrĩa magetha mao matarĩ na hathara nene. Tondũ barabara cia thũka rĩmwe kwaura barabara cithũke, arĩmi nĩ mathiaga hathara nene mũno yakinya nĩ kumĩria indo ciao. Ũndũ ũngĩ thirikari ĩngĩka nĩ kũhe arĩmi mĩgunda ĩriganĩtie na mĩtitũ-inĩ nĩgetha mahote kũrĩma na o hamwe na kũhanda mĩtĩ nĩgetha mongerere umithio wao wa irio.

Ũhũthĩri wa mĩbira ya kwĩgitĩra hĩndĩ ya kuonana kĩmwĩrĩ nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ rũrĩrĩ rwakwa tondũ mĩbira ĩno nĩ ĩteithagia mũno harĩ kũgitĩra andũ kumana na mĩrimũ ĩtiganĩte. Ĩmwe yayo ĩrĩ mĩrimũ ta mũkingo kana mĩrimũ mĩingĩ ta ĩngĩ ĩtagwo Gonorrhea kana Syphilis. Mĩrimũ ĩno nĩ mĩrimũ ĩhinyagĩrĩria andũ mũno rĩrĩa yaingĩra mwĩrĩ-inĩ na kuma ti raithi. Ũguo nĩ ĩbatiĩ andũ matanambia gĩko gĩa kuonana kĩmwĩrĩ nĩ mabatiĩ gwĩciria kũhũthĩra mĩbira ĩno. Na mĩbira ĩno nĩ ĩteithagia mũno tondũ rĩmwe nĩ ĩgiragĩrĩria nginya kuoha nda, na nĩkĩo rũrĩrĩ rwakwa rũngĩhũthĩra mĩbira ĩno no rũhote kũnyihia na andũ a ciana irĩa ciũkaga citerĩgĩrĩirwo. Tondũ ciana irĩa ciũkaga iterĩgĩrĩirwo nĩ citũmaga ũtonga wa thĩ tondũ mwana ũcĩo oka ndarĩ na kĩndũ gĩa kũheo kĩa irio, mwana ũcio oka atabangĩtwo. Ũguo kũhũthĩra mĩbira nĩ kwagĩrĩire nĩgetha ciana cigaikaraga, ciĩna cimenyererwo na andũ mahote kwĩgitĩra kumana na mĩrimũ.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona, mũtongoria ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe wĩ gatagatĩ etagwo His Excellency Rigathi Gachagua. Nĩ ndĩrona mwena wa mwena wa ũmotho nĩ ndĩrona mũndũ wĩtagwo, Kalonzo Musyoka ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kibaki. Mwena wa Mwena wa ũrĩo, nĩ ndĩrona mũndũ wĩtagwo Wamalwa. Aya othe nĩ atongoria a bũrũri ũyũ na bata wao harĩ bũrũri ũyũ nĩ gũteithia <inaudible> thirikari ĩno, kũrora maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thirikari-inĩ ĩno na kuorota maũndũ marĩa moru matuĩke a kũmakũmithia nĩgetha bũrũri ũenderee na, ũthiĩ na mbere wega.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũrĩmi wa mũgũnda kũhũthĩra mĩraũ ya ng'ombe, nĩ kuonania ũyũ nĩ ũrĩmi wa tene, ũrĩmi mũhĩtũke nĩ mahinda kana okorwo ti mũhĩtũke nĩ mahinda ũhũthĩkaga mũno mũno icagi-inĩ. Mũno mũno rĩrĩa ũrarĩma mũgũnda ũtarĩ mũnene. Ũrĩmi ũrĩa wa mbere nĩ mũritũ tondũ ng'ombe ĩno no nginya wambe ũmĩhe irio nĩgetha yambe ĩhũne. Ningĩ hakinya nĩ kũrĩma, mũrĩmi nĩ ageragĩra kahinda karitũ tondũ nginya, nĩ wĩra ũrabatara hinya mũingĩ mũno. No ũrĩmi ũyũ nĩ warĩkuo gatene-inĩ tondũ tene matinga matanoka ũũ nĩguo ũrĩmi ũrĩa warĩ mũnene mũno, na wahũthĩkaga mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. No rĩu matinga nĩ mokĩte na macembe manene, ũguo magatuĩka nĩ magũthiĩ ũrĩmi na magetha makongerereka.

Ũrĩmi wa kũhũthĩra maĩ ma gũitĩrĩria, nĩ ũndũ mũnene mũno harĩ kũndũ kũrĩa maĩ matarĩ maingĩ kana kũndũ kũrĩa gũtairaga mũno. Ũrĩmi ũyũ wa mbere, nĩ mwega mũno hakinya nĩ kũrĩma indo imwe irĩa ciendaga maĩ maingĩ ta mĩcere kana, kana mboga. Ũrĩmi ũyũ he mĩmera yendaga maĩ maingĩ na nĩ kũraringana nĩ ha harĩa ĩkinyĩte. Tondũ mĩmera mĩingĩ ta kabici kana matharũ nĩ mendaga maĩ maingĩ nĩgetha ĩkahota gũkũra wega. Ingĩenda kũhũthĩra ũrĩmi ũyũ kũndũ kũrĩa gũtarĩ na maĩ maingĩ, tondũ rĩmwe maĩ mangĩaga gũkorwo me maingĩ mĩmera nĩ yũmaga na ĩkaga gũka wega. Ũrĩmi ũyũ nĩ wendaga mũndũ akorwo na maĩ maingĩ mũno ma gũitĩriria mĩmera nginya rĩrĩa yatuĩka nĩ yakũra. Ũguo nĩ nginya mũndũ akorwo erutĩire kũhũthĩra mbia na akorwo na thitima ya kũhũra maĩ maya. Ũguo ũrĩmi ũyũ nĩ mũritũ.

Ndona ciana igĩthomithio kũhũthĩra mĩtambo ĩno ya kĩrĩu, nĩ nyonaga bũrũri wa Kenya nĩ ũkinyũkĩtie ikinya inene, hakinya nĩ ũthii wa nambere. Tondũ mathomo ma mabuku marorete kũhĩtũkwo nĩ mahinda. Mwana angĩthomithio kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩno ya kĩrĩu, arĩ o mũnini nĩ kuonania angĩkorwo mwana ũcio akĩneneha nĩ agakorwo oĩ maũndũ maingĩ mũno marĩa akahũthĩra manjie kũmũteithia gũthondeka mbia na gũtiga gwĩtegemeera. Ũguo ikinya rĩrĩ rĩa thirikari rĩa, rĩa, rĩa kũhingũrĩra ciana mĩtambo ya kĩrĩu nĩgetha ciana igatuĩka, ciana cikahota kwenderithia mathomo mao na njĩra ya kĩrĩu na rĩu nĩ ikinya inene na nĩ rĩgucangĩra harĩ ũkũria wa bũrũri tondũ ici cigũkorwo ciĩna ũmenyo mũingĩ cigĩtuĩka nĩ kũneneha. Gũkĩra hau kabare-inĩ hĩndĩ ĩrĩa tũrahũthĩra mathomo ma mabuku, ũguo mwana aikaraga thĩ agathomithio. Wĩra wake kĩgeranio-inĩ nĩ kũririkana maũndũ marĩa arathomithagio na mamwe maĩngĩ mamo, nĩ marĩa atakoima ahũthĩrĩte hakinya nĩ gĩthomo-inĩ.

Haha ũkũria wa waru, na mĩtaro ĩno nĩ ũndũ mwega harĩ rũrĩrĩ rwakwa, tondũ waru nĩcio irio iria cirĩagwo mũno harĩ rũrĩrĩ rwakwa rwa Agĩkũyũ a Nyĩrĩ. Na ũndũ ũyũ ũrĩ bata tondũ irio ici cia mbere cikoragwo ci cia raithi, naa nĩciteithagĩrĩria mũno andũ kuongerera ũgima mwega wa mwĩrĩ, tondũ mũno mũno itihũthĩragwo itihũthĩragwo na ndawa nyingĩ cia cia kũnenehia.

Mbica-inĩ ĩno kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ motungata ma mũingĩ, aah nĩ handũ harĩa mũingĩ wenda gũthondekerwo maũndũ mao mathiaga kũona athondeki, atungata a mũingĩ. Ũndũ ũyũ mũno mũno nĩũhũthĩkaga hakinya nĩ maũndũ ta motungata, aah marĩa metagwo ta services ta gũthondeka akaunti cia bengi, kana gũthondekera maũndũ megiĩ maratahi mao ma ũtambũri mũno mũno ta hũduma cenita-inĩ.

Ndona mbica ĩno ndĩrona ũtungata mwega wa mũingĩ ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na nĩ ikinya rĩmwe rĩega mũno rĩa kũruta mũingĩ ũhoro wĩgiĩ urĩa mabatiĩ kwĩgitĩra na kwĩmenyerera na mĩrimũ ĩrĩa mũno mũno ĩkoraga mũingĩ. Camp ici cithondekagwo nĩ thirikari mũno mũno cikaragwo cithondeketwo nĩ thirikari cia gũtuĩka nĩ cira hudumia mũingĩ ũhoro wĩgiĩ ũgima wao wa mwĩrĩ, kũmataarĩrĩa ũhoro wa irio irĩa mabatiĩ kũrĩa, ona mũno mũno kũmathima na kũmera harĩa makinyĩte. Mũno kĩrĩa gĩthimagwo nĩ mũhũrĩre wa ngoro, maita marĩa ngoro ĩrahũra harĩ ndagĩka ĩmwe. Ũndũ ũngĩ mathimagwo nĩ pressure ya mwĩrĩ, ũndũ ũngĩ mathimagwo nĩ ũrugarĩ na cukari o ũndũ ũmwe na gũthimwo kiro na ũndũ ũngĩ. Indo ici nĩ citeithagia mũndũ harĩ kũmenya irio irĩa arĩrĩaga kana maũndũ marĩa abatiĩ gũtiga gwĩka nĩgetha akorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ndona ũndũ ũyũ ndĩrona ikinya rĩa thirikari rĩa kũgacĩrithia gĩthomo bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Gĩthomo bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩkĩrathiĩte handũ gĩkahana ta gĩgũtuĩka gĩa tũhũ. Tondũ ona mwana athoma nĩekũrĩkia na age gwa kwandĩkwo tondũ thoko ya mawĩra nĩ njihũru na arutwo no maraenderea gũthoma na ku graduate kuma mathukuru-inĩ. Koguo thirikari kũ introduce gĩthomo gikĩ gĩa CBC nĩgĩteithĩtie mũno harĩ kũnyihanyihia mũhatĩkano ũrĩa ũrĩ thoko-inĩ. O ũndũ ũmwe ciana ici cigĩthoma mĩtambo ĩno cirĩ nyinyi ũguo nĩ kuonania ciana ici ikĩneneha nĩcigakorwo ciĩna ũmenyo mũingĩ mũno wĩgiĩ mĩtambo ĩno ya kĩrĩu na nĩcigokorwo cikĩyandĩka ona kana mandĩke andũ angĩ. Harĩ o hau ciana ici ciĩna ũmenyo ũcio nĩ kuga mathĩna marĩa magakorwo magĩũka mbere-inĩ ĩyo, ciana ici nĩcikahota gũ solve mathĩna macio ona akorwo nĩma mĩtambo. Nĩgetha ciana ta ici cikahota kwĩendereithia na kwendereithia bũrũri na kwendereithia ũtonga wa bũrũri. Ũguo nĩ mũbango mwega wa thirikari wa kwendereithia gĩthomo gĩkĩ gĩa bũrũri witũ wa Kenya.

Mũcara wakwa ũkoragwo wĩ mũnini, ũguo nĩ kuuga irio irĩa cirarĩo gwakwa no nginya cikorwo ci irio ciraigana, ciratwarana na mũhuko wakwa. Ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga mũno mũno tũkaga kũrĩa irio njega. Tondũ nĩ ũkoraga rĩmwe rĩrĩa ũbatiĩ kũrĩa irio irĩa njega mũno cikoragwo ci cia goro, ta nyama rĩmwe, kana irio cia kũgũra kuuma thoko-inĩ. Ũguo rĩmwe nĩ tũ bũcagwo tũkarĩa irio, o cia gũtũiga muoya kana cia gũtũhũnia tu tũtekũrora ũgima mwega wa mwĩrĩ, ona kana gwĩciria ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa mega tũkuona kuuma, kumana na irio icio. Ũguo ũrĩmi, mũcara wakwa mũno mũno nĩ ũgiĩkaga, nĩ ũtecekaga mũno kuumania na irio irĩa tũrĩaga. Na mũno mũno nyendaga irio irĩa cirarĩo cikoimaga mũgũnda-inĩ wakwa ũrĩa ndĩrĩmĩire irio icio. O harĩ o ũguo nĩ harĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ kuumana na kũrĩa irio icio ndĩrĩmĩire, tondũ irio cia kũgũra mũndũ ndakoragwo akĩmenya nĩ chemical ĩrĩkũ kana nĩ ndawa ĩrĩkũ cihũthĩrĩtwo gũcikũria. Ũguo mũhuko wakwa nĩ ũhũragwo mũno nĩ ũndũ wa irio irĩa tũrĩaga.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona mbica ta ĩno nĩ ng'aragu. Na ng'aragu nĩ ũndũ ũrehagwo mũno mũno nĩ ũndũ wa kwaga maaĩ, kana kwaga gũkũria mĩmera. Kũndũ gũkũ mũno mũno nĩ kũndũ kwa riũa ũguo irio cia kawainda ta waru, kana mbembe, kana mboco nĩ hinya mũno cimere. Koguo andũ ta aya makoragwo mategemeire nyamũ nĩgetha mone gĩa kũrĩa. Mũno mũno gũkũ ũkoraga nĩ kũntĩ-inĩ ta Turukana, kana Marsabit, kũrĩa ũkoraga mũno gũtikoragwo na mbura. Ũguo, koguo ũrĩmi ũkoragwo ũrĩ mũritũ mũno. No kũndũ ta gũkũ, nĩ kũndũ kũrĩ riũwa ona koguo ona nyamũ ciao cikorgwo cirĩ o ũgwati-inĩ wa gũkua. Andũ aya nĩ mathĩnĩkaga mũno hakinya nĩ ũgima wa mwĩrĩ, hakinya nĩ kwĩhũnia nda ciao, hakinya nĩ kũrera ciana ciao, andũ aya nĩ andũ mageragĩra mathĩna maingĩ. Ũguo kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũũ, nĩ tha ngoragwo nacio na gwĩciria nĩ ũndũ ũrĩkũ ingĩhota gwĩka wa kũmateithia kwĩruta kumana na kĩũndũ gĩkĩ kĩa ng'aragu, na magĩĩ na irio cia kwĩhũnia na kũhũnia bamĩrĩ ciao.

Ũndũ ũyũ nĩ wabata harĩ kũruta mũingĩ, ũhoro wĩgiĩ maũndũ ma gũkorwo mena thayũ hĩndĩ ya ithurano, kana hĩndĩ ya, gũkorwo mahorerete ona kwĩna ithurano. Mũingĩ mũno mũno, kĩrĩa gĩtũmaga mũingĩ ũkaga gũkorwo wĩ handũ hega nĩ ũndũ wa kwaga gũkorwo mena ũmenyo wa mũndũ marĩa matabatiĩ gũkorwo magĩka, na marĩa matabatiĩ gũkorwo magĩka thutha wa ithurano kana ona mbere ya ithurano. Mũno mũno ta mwaka wa ngiri igĩrĩ na mũgwanja nĩ kwaumĩrire haro ĩrĩa yatũmĩre andũ aingĩ matuĩke a gũkua ona aingĩ makĩũmĩra mũno na nĩ o ũndũ wa kwaga tu gũthomithia mũingĩ ũhoro wa maũndũ ta maya.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona mbica ta ĩno, nĩ kuona, nĩ kũmaka mũno ndona wongerereki wa macira marĩa matwaragwo kũrĩ borithi nĩ ũndũ wa ciĩko ciĩkĩkaga gũkũ nja irĩa nĩ njũru. Bũrũri wa Kenya nĩ kũrĩ na ciĩko nyingĩ njũru cia, ciĩko ta njũragano, ũici wa kĩahinya, ũnyitani wa kĩahinya na ũhoro wa kũnyita ciana. Ũcio nĩ, macio nĩ maũndũ marĩa makoragwo mũno mũno marĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Kuongerereka mũno nĩ kũroneka mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na kenda, hau nĩho ciĩko cia irĩa cia ribotirwo kũrĩ borithi ciongererekeire mũno na mwaka ũcio warũmĩrĩire mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ nĩ kuonania nĩ hagĩire na ũnyihu wa ciĩko ici. Ũguo nĩ kuonania thirikari, ĩrĩ ona mũbango wa kũnyihia ciĩko ici njũru ciĩkĩkaga gũkũ matũra-inĩ. Na ũndũ ũyũ nĩ wa kĩeha mũno ona andũ arĩa mekaga ciĩko ici aingĩ ao, matituĩkaga a kuoerwo njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ ya kĩwatho, na aingĩ macokaga kuma gũkũ nja na kũenderea kũnyamaria mũingĩ. Ũguo thirikari nĩ ĩbatiĩ ĩkorwo ĩkĩrora mũno ciĩko ici cia gũkũ nja cia kũnyamaria andũ.

Ũhoro ũyũ wa kuongerera hinya wa internet wĩna bata mũingĩ mũno harĩ rũrĩrĩ rwakwa rwa Ũgĩkũyũ, tondũ o ũrĩa network ĩrathiĩ nambere na gũkorwo ĩna hinya, noguo gũkinyia ndũmĩrĩri kũhĩtũkia ndũmĩrĩri kuma mũndũ ũmwe nginya mũndũ ũrĩa ũngĩ kũrathiĩ na mbere na kuongerereka. Na, maũndũ maingĩ marĩa mekĩkaga bũrũri-inĩ kana na nja wa bũrũri matũkinyagĩra mũno mũno kũgerera mĩtambo ya internet. Ũguo ũrĩa Safaricom ĩrĩ yo kambũni nene mũno ya netiwaki gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri, kambũni ĩno o ũrĩa ĩrathiĩ na mbere na kuongerera hinya wa internet noguo ĩrathiĩ na mbere na gũkũria ũkinyanĩria wa, ũhoro kuuma mũndũ ũmwe kana kuma kũndũ kũmwe nginya kũndũ kũrĩa kũngĩ. Ũguo rĩrĩ nĩ ikinya inene mũno, harĩ ũgacĩru wa ũkinyanĩria kuuma mũndũ ũmwe, kana kuuma handũ hamwe nginya handũ harĩa hangĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ wongereru wa internet ũcio nĩ ũhũthĩtie maũndũ maingĩ mũno ta gũthoma. Thikũ ici ciana cirathoma itegũthiĩ irathi-inĩ tondũ mwana no athomere harĩa arĩ na, kũhũthĩra thimũ, makahota kwaria na mwarimũ wake na mwarimũ akahota kũmũthomithia. Ũguo Safaricom kuongerera hinya wa internet na gũkinya 5G nĩ kuongereire mũno ũkinyanĩria.

Ũrigiti nĩ ũndũ wa bata harĩ mũndũ wothe thĩ ĩno, tondũ mũndũ nĩ akoragwo ena, nĩ akinyaga handũ akarũara akenda ũrigiti. Ũguo, ũrigiti nĩ ũndũ ũmwe wa bata mũno harĩ mũtũũrĩre wa mũndũ. Ũguo, gwĩka ũndũ ũyũ nĩ gũtũmaga mũndũ agaikara maica kana ũkamuongerera ũkamuongerera mũtũũrĩre wake wa gũkũ thĩ, ona kana ũkamũcokeria hinya wake wa kũhota kũruta wĩra wake oro mũthenya ũrĩa ũmũheaga ũboco. Ũguo ngĩrora mbica ĩno ndĩrona mũrigiti agĩthima mũrũaru, arathima mũrũaru. Ũguo morigiti nĩ mega kũrĩ mũndũ o wothe na nĩ kwagĩrĩire mũndũ rĩmwe ũgathiĩ gwĩka check up ona akorwo ndũrĩ mũrwaru, nĩ ũndũ wa kũrora harĩa mwĩrĩ ũrĩ kana nĩ ũkũrũara. Ũguo maũndũ macio mothe watuĩka nĩ wa mahingia nĩ ũkũhota kuongerera matukũ maku gũkũ thĩ, na nĩ ũkũhota gũikara mũtũũrĩre ũtarĩ na, na ruo kana na, na mathĩna maingĩ ma mwĩrĩ.

Gũbanga mbeca cia irio gũteithagia na mabatara nĩ maingĩ. Na rĩrĩa wabanga mbeca waiga imwe kando wacibangĩra, ũguo mũndũ nĩ ahotaga kũhũthĩra mbia wega. No ũngĩhũthĩra mbia ũtarĩ na mũbango, ũkoraga nĩ wahũthĩra mbia na mahũthĩro mangĩ na waga kũrora mabatara maku ma bata ta irio. Mũcara wakwa ũkoragwo wĩ ngiri mĩrongo ĩna na, niĩ nĩ ngoragwo bangĩire atĩ mbia ciaingĩra ũguo, ngiri ikũmi na ithano, nyambaga ngathiĩ nduka-inĩ supermarket ngagũra indo cikũndindĩka mweri mũgima cia ngiri ikũmi na ithano. Kuumania na hau, ico mbĩa icio ingĩ no ndĩbange na kaũndũ kangĩ. Gũkorwo nĩ mbia utebangĩire gũtũmaga mũndũ ecirie kũhũthĩra na maũndũ mangĩ ma gwĩkenia ũkariganĩrwo nĩ maũndũ ma bata ta irio.

Niĩ hũthĩraga mũtu ũrĩa wakuma gĩthĩi-inĩ. Tondũ nĩ ndĩrĩmĩire na nĩ harĩ mũgũnda ngoragwo naguo hakuhĩ na gwakwa. Ũguo mbembe cia kũhũthĩra harĩ mũciĩ wakwa ciumaga mũgũnda-inĩ ũcio. Na ningĩ nĩ raithi tondũ nĩ niĩ ndĩkũrĩirie. Na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mbembe icio itirĩ na fertilizer ĩno yuumaga kuma manduka-inĩ, nyamũ ĩyo nĩ ĩkoragwo na chemical nyingĩ, irĩa kaingĩ ingĩhũthĩrwo mũno nĩ ĩkoragwo ĩĩ njũru na ũgima witũ wa mwĩrĩ. Na ningĩ gũthĩa mũtu mbembe kuuma gĩthĩi-inĩ mbembe icio nĩ ĩkoragwo ĩna kila kĩndũ gũtirĩ kĩndũ gĩteagwo ũguo ũrĩaga kila kĩndũ. Ũguo ũkoragwo ũkĩongerera ũgima mwega wa mwĩrĩ tondũ nutrients ciothe ciĩ ho. Ũkĩringithania na mũtu wa gĩthĩi, mbagiti ũrĩa kaingĩ ũkoragwo ũrutĩtwo indo nyingĩ na makaũhũthia. Ũguo hakinya nĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ ũgakorwo ũnyihĩtie hinya waguo. Ũguo niĩ hũthĩraga mũtu wa gwĩthĩĩra.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ciana nini cia mũno mũno kĩrathi gĩa thĩ kana kĩa mũthingi. Nĩo marathomithio kana mareruta kũhũthĩra thimũ cia mĩtambo ya kĩrĩu ĩrĩa nĩ ya kũhutia. Thimũ ĩno nĩ njega mũno mwana angĩmenya kũmĩhũthĩra e mũnini tondũ nĩ ĩrĩ mawĩra maingĩ mũno ĩngĩmũteithia o ũrĩa matukũ marathianga. Thimũ ĩno wa mbere, nĩ ĩhotaga gũkinyia ndũmĩrĩri ihenya mũno, na ona mũndũ mũgima angĩhota kũmĩhũthĩra nĩ ahotaga kũ interact na andũ aingĩ ihenya na akamenya kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere ona bũrũri. Mwana mũnini aigana ũũ angĩmenya kũhũthĩra thimũ ĩno nĩ akoragwo ena mũnyaka thikũ cingĩthiathia tondũ no ahote angĩmenya kũhũthĩra mĩtambo ĩno ya kĩrĩu, no ahote gwĩteithia, kwĩandĩka wĩra ona kana gũteithia kũnina mathĩna marĩa makorwo me mbere-inĩ. Rĩrĩ nĩ ikinya rĩoetwo nĩ thirikari ya Kenya na mũbango wao mwerũ wa CBC ũrĩa mũno mũno ndũrongoreirie mabaku-inĩ, no ũrongoretie thimũ-inĩ ici cia kĩrĩu, na kũmonia gũcihũthĩra na ũrĩa mangĩhota kũhũthĩra wega wacio gũthondeka na gũkũria bũrũri, na maũndũ mangĩ maingĩ. Ũguo rĩrĩ nĩ ikinya rĩrehetwo nĩ thirikari ya Kenya nĩ rĩa bata.

Mbica-inĩ ĩno ũyũ nĩ ũrĩithia wa mahiũ na mũno mũno na njĩra ya kuuma kũndũ kũmwe gũthiĩ nginya kũndũ kũrĩa kũngĩ. Andũ arĩa marutaga mũthemba ũyũ wa kũrĩithia nyamũ mũno mũno makoragwo me andũ a gũthama thama ta Maathai kana Turkana. Maathai mamenyekanaga na kũiga ng'ombe nyingĩ, na irĩa itangĩhota kũhũnio nĩ handũ hamwe. Ũguo imabindaga rĩmwe kuuma harĩa marĩ, magathiĩ kũndũ kũngĩ gwetha kũndũ kũrĩa kwĩna nyeki njega kana kũndũ kũrĩa kwĩna nyeki nyingaingĩ. Na matwaranaga na imera, kĩmera gũkũ rĩu gũkũ gwakorwo kwĩna riũa magathiĩ kũndũ kũngi, kũndũ kũu kuma magacoka o nagũkũ. Na andũ aya mamenyekanaga na mũno mũno nĩ marĩithagia ng'ombe ona kana kũrĩithia ona mbũri kana, kana nginya ng'ondu. Nyamũ ici ciao, wa mbere mati ĩkĩraga nguo nditũ nĩ tondũ wa kũndũ kũingĩ gũkoragwo kwĩna riũa, ũguo mathiaga mena nguo hũthũ nĩ tondũ wa kwĩgitĩra kumana na ũrugarĩ mũingĩ. Na rĩmwe nĩ maagaga nginya maĩ ma kũhe nyamũ icio, ũguo nĩ makoragwo moĩ njĩra ciao ciothe.